Ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na embae naji Sacco na olturur oitobiruaki ltunganak fulani petum nai irbiasharani ilaisiayiak akeyie leserakli oyieu nepik ropiyani atua olturur petumokibripiyani enye atoishoto nilepu metaabore terishata Fulani eyioto kulo tunganak isien nakidim ake ainoto eimu enatoki naji sacco na kidim si kulo tunganak anoto nkutiti tokitin sidain naipangu tiatua kuko tururi tenkaraki tenashum ninche iropiyani enye tenewueji neaku embae sidai ena tenwpuo laisiayak atum ropiyani enye atua olturur lijo ele petum faida.

Ore taata tee nkop ang nibelekenye ena oleng nisulaki endung'oto orkeek laijio kulo otunoki tene wueji amu oree taata ilchambai kumok loo iltung'ana neshomoki adung neeku keyieu ake pokingae nedolita Ajo ore olchamba lenye neeta ilkeek laijio kulo oree sii embae naishorua peibelekenya ena tenkop ang naa tenkaraki enahomo sirkali oltururi orip ormanyara ehomo ninche aitukuj iltung'ana pee epuo aas ena mbae naitobir ormanyara nerip oloing'ang'e neeku mbae sidai ena naloito dukuya tee murua ang neitodolu naa Ajo kibunga iltung'ana nkibelekenyata nayawuaki ena rishata naa ena pidolita Ajo eibelekenye ena mbae tenkop ang

Kore entoki nadamu tenadol ena siai, naitadamu enkiremore oorpayek. Amuu ore taata tewueji nikimanya, neetae enturore orpayek tesapuko. Tengaraki amu ore irpayek naa niche endaa nanyor iltunganaka kumok. Naa ninye sii endaa naata biashara tenakop. Nyinye piidol ajo enkiremore oorpayek ena. Naa ore sii endaa nainosi too sukuulini kumok aa enkurma ana akeyie irkeserin. Naa tenkaraki amu keetae irpayek. Ore irpayek naa ndaa yioloti naleng tooltunganak kumok. Ina piidol ajo keiremi te pooki wueji, naa ore sii tena esidano enye, eidimi aatuturo te pooki wueji enkop. Amu keetae naa impukunot oorpayek. Ooaku nebulu too wuejitin neishiaakino, niaku embae naa embae sidai teneiremi irpayek. Amu niche endaa sidai ata too suam

Ore tenadol ena naitadamu irbuketa lorbaribarani ogira oshiake apuku torbaribarani etii olosho le kenya amu irbaribarani lina oshobnesjomo aaku inukoitoe osarge oleng eimu esiai ngarin anaa ngarin naakwetita aitulus neosho onkulie neyau enkeeya oltunganak naitadamu embae nimitishipisho amu keyawua keeya oltunganak amubore pidol tenewueji na kilugote engari sapuk oltukutuk nitodolu naa ako lasima peshomo larewak aimui oleng neaku mbae sidai ena nishaakino neyae eroruata napiki ncheriani naripi ntokitin nijo kuna pemitoki apuku.

Ore entoki sidai naitishipisho tenapisha na enkitotio naliti dukuya naji iekenyi aa ore taata oltungani otasa embae nijo ena ne enetipat oleng na kitishipisho tenkaraki ore kuna ngwesi na kenya sinche esumash na keyieu ake neramati sinche amu ore nai eneponu lomon oingia nkwapi eboo na ninche eponu adol neyau iropiyiani naitobirieki ntokitin sidan tolosho neramatieki ntokitin nanarikino tolosho neaku kishaakino ake nedamuni ake ngwesi nijo kuna pemeponu ake arasaki olororere nitanyamal ataa biotisho oltungani neaku embae ena naitishipisho tenepuoi aingoru enkoitoi naitotiyoki sininche kuna ngwesi petumoki ataa biot nemany iwuejitin enye ana enishaakono neaku embae sidai oleng.

Ore entoki nalotu ndamunot einei tenadol ena naa enoshi toki taata naitobiri naji emukokoteni. Ore emukokoteni naa ketumoyu oleng toowejitin etaon, amu ore enatoki naa kenapieki ilolan naaji leme sapukin oleng, ashu lemenapayu naaji toltungani. Ore Kuna tokiting naa kisaidia oleng amu ore naaji tenilo taon, niyata olola sapuk akeyie kidogo, naa kindimi atanapaki iloola aitumiya emukokoteni. Ore doi ninye enatoki ,naa eitumiyia loopeny aasie biashara amu kepuo ayaunyie enkare neya ntaoni neinyang iltunganak loonkotelini ashu ltunganak loonkangitie pee etumoki aitumiya. Neeku entoki sidai ena, amu ore enkae sidano enye naa keidim ninye aimaa eweji nemeim ngarin ,neeku ina esidano enye sidai naidim atareto iltunganak.

Enetipat ena toki te nkop ang amu keishopokini nkerra kutitik inoshi kata peyiee melutaki ashu mepuo ainyal ate te nkaraki choo niaaku ore enatoki naji pampers naa kebore enkop ang tenkaraki amu keetae nkerra kutitik naa ore sii to ntomonok mekure egirra aitumia napa mutat etaa kegira aitumia kuna tokitin naetuo sidan amu keirowua doi ninye te nkerai nemelo oltungani anyamalu imbungita enkerai amu mekilutaki enkerai ashu kielie olchafu amu keeta enatoki entoki sidain naitobirunyeki nemeidim atulutoi ilo chafu niaku ore ake pee eidip aitumia enkerai akeidimi aitayu neishopokini enkai niaku ina esiai ina toki nebore enkop ang oleng

Ee, ore taa tenewueji, naa esiai napoi duo taata agelu iltung'anak lopoi aiger tesiai oljeshi. Amu ore tenewueji nadolita osikari, oibung'ita enchata, netiu enaa ore kulo murran oitaitio inkilani kuna shatii eshumata, naa keetae imbaa nagirai autaa ninche peas, amu tinewueji eyiolounyeki lelo oishaakino, nejing' duo taata olturrur le jeshi, naa ore lelo lemenare nejing' naa keyiolouni ake tenewueji, amu ebaiki netii iloomuoi, ashu loota akeyie irbaa, anaa dorropi, neeku naa menarikino nejing' jeshi. Neeku ore lelo opuo aas imbaa pookin naitaasi tenewueji meeta enchalan, naa ninche epoi adol, tenaa ke igeri teina siai.

Koree engeno naishiakino neeta oltungani pee eas ena siai neishiakino neshomo skull aisomare ena siai enkitobirata oo mashinini naijo mpikipiki niaku sii eishiakino neeta oltungani masaa pookin nanarikino nitobitieki kuna mashinini tenelo ninyala niaku mme pooki ngae ake oas ena siai kake oltungani oshomoki aitengen too mbaa naitobirieki kuna tokikitin pee minyala neitodoli akeyie ntokitin pookin naba anaa naata kuna maahinini metaa ore ake pee einyala niyiolou ajo entoki naje nainyale neishaa nepiki entoki naje metaa mme oltungani le kawaida oas ena kake oltungani oota engeno neitariiyianaki pee eas ena siai

Enetipat oleng esiai nijo kuna ore temeuni irkiek lijo kulo ore pebulu aaku sapukin neyieti olari metaa kesha enkop netum lairemok olari obulunye nkaitubulu enche neponari endaa tenkop neponari sinye biashara nitodoku ajo neponari iropiyiani ore enkae na kerip enkulukuoni amu ore intona okulo kiek oouni na kepuo airiny enkare metaa amu kitasheyie naji enkwetata enkare pemelo anap enkulukuoni ore si irkiek lijo kulo tenebuku asapuku neaku embae narwt olosho neret ltunganak pooki na ore si kulo kiek neaku irkulie loinos iswam ana ntare nemetii endaa nedungokini ninche neinos kuna benek neaku enetipat oleng umoto orkiek.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena nadamu orikorie loonkauntini erikito olgavanai aa inchere ore taata kaunti nee eributa sapuk olosho lenkop telulungata aa erikitok olgavanai peyie naa eitasheiki maendeleo te kaunti nidol naa ajo keeta sii ilarikon ootii abori enye aa isenetani olelo ooji mcas okulie naa arikok oretokino esiae neeku o kauntini naa kishori sininche imali naasishore neitasheiki ate neeku kaitadamu ena toki Ina siae.

Ore temadol ena nadamu enkiguran apa nikias kira nkutiti ayiok aa ore apa enakigiran na keetae ntokitin naji imbaandani napurupurana neau ore kuna tokitin nakebkugurani ltunganak ometaba ana netumi oloishinda neaku kelotu ake poki ngae orbano lenye neetae enkiti gumoto naturokini nenangakini netum qtijinga atua neaku ninye ongas aiteru inakiguran ore enikuni na imbung aiko ana enikunita eletungani tenewueji nitem naa ailenga olikae lelikae pitumoki atoosho neaku naa itimirishe anaa inotoki na ore ake peaku nejia metaa iyie oishinda nitum naa iropiyiani amu enkiguran napiki ropiyani .

Ore taata entoki nagira aasa tenewueji na enkitengenare naa nisul enkitengenare ontomonok amu ino ninche natii enewueji neetai ltunganak lolturur flani amu ishopo nchatii naibor na ketiu nanninche ana keeta mbaa naipirta ntomonok nagira aitengen ntomonok tenewueji amu kadolta ajo ketekwwnita aitobiraki aningi ilomon ebaki duo taa na emurata ontoyie egirai atukuny kuna tomonok peepuo aingua ashu egirai eniko pepuoi aramat irmarei lemche anaa ntomonok neaku esiaia enkitaamore ontomonok naloito dukuya.

Orebembae naloito dukuya tenewueji negira atoni larikok lolosho lekenya tenebo aketii ana keeta duo taata emasho sapuk nagira angar pooki amu ore tembolos netii orais liapa oloanyiti uhuru kenyatta netii oloti lenye tinakata oloanyiti william ruto netii oloanyiti raila odinga na ore uhuru kenyata egira airorokino raila odinga na entoki sida oleng ore tipata enabae na kitadolu tipat olosho na kitikuj ltunganak penyoraa pemepik ntokitin esiasa atua oltu lenche pemepuo ake aara neningo larikok neaku kishaa ake nedol tenapisha netum aibungata aaku nabo amu metii sababu peyie epuo ninche aoro neara neaku embae sidai ena tolosho na kitishipisho amu euto naboisho olarikok na nejia ishaa peaku toltunganak.